Gwakwa ndiikaraga itarĩ na ndimũ, nĩ nyendaga hingo ciothe gũgakorwo nayo, tondũ nĩ ndũmagĩra na mawĩra maingĩ ngũrani, ta maĩ mayo nĩ ndukanagia na maĩ mararu, nganyua, nĩguo ndigĩrĩrie mĩrimũ ngũrani, ngothi yayo ndũmagĩra rĩrĩa ndĩraruga keki, na rĩmwe nĩ ndinanagia ndimũ na gatagatĩ, ngatũmĩra gũthambia ũthiũ, nĩguo ũnyoroke,

Mwendia, thamaki ici nene nĩ cia mbeca cigana? Magana matatũ? Imwe? ĩ ici ingĩ ciĩ haha gatagatĩ? Igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano? Njohera icio igĩrĩ. Na nĩkĩ thamaki cigĩĩte goro ũguo? Citironekana raithi? Nĩkĩo,o na gwitũ tũtĩraciona nĩkĩo gĩatũma njũke nginya thoko.ĩ ici nini nĩ mbeca cigana? Mĩrongo ĩtano? Nacio njohera igĩrĩ. Icio ci gũka mbeca cigana? Magana mana? Ke, thengiũ, mahinda mega.

Hĩndĩ ya kũrĩma yakinya, andũ arĩa mena mĩgũnda mĩnene, kũndũ gũtarĩ mĩambatĩro na mĩikũrũkĩro, nĩ monaga arĩ njĩra ya raithi na ya naihenya, gũkombora iragita cigoka cikamacimbĩra na ikamahandĩra, na mũndũ no akombore eike kana no mũnyitanĩre na mũrata, mũgakombora, mũkarĩmĩrwo mĩgunda yanyu hamwe, na mũkahandĩrwo hamwe.

Nĩmwona ũrĩa ndamũrehe wega, ndinamũtenyeria na ndinamũtwara kahora mũno. Mwakinya mathaa mega. Nũ ũkugaga ndina cĩnji yake? Yaku yuma mbeca cigana? Mĩrongo ĩtano? kee, ĩ yaku yuma mbeca cigana? ũkũnengerete mbeca cigana? magana merĩ ma mĩrongo ĩtano? Ngari ĩ kiuma magana merĩ ma mĩrongo ĩtano, we hatirĩ cĩnji yaku. ĩ yaku, kĩbaũ? ũkũingĩrĩire njĩra? Ooh okay, haya thiĩi wega.

Mwendia, cumbĩ kiro ĩmwe nĩ mbeca cigana? Mĩrongo itatũ? Ndĩragĩtigĩte wĩ kĩbaũ, ĩ maũndũ nĩ mambatĩire, angĩkorwo nĩ cumbĩ onagwo ũrongererwo thogora, na ngũkĩite na kĩbaũ. Ndũngĩnyenderia kĩbaũ? Hatirĩ thĩna, nengera, ndainũka nadakinya mũciĩ rĩ, nĩngũnengera kahĩĩ karĩa gakwa gakũrehere rĩirũ rĩaku. Aca hatirĩ nganja. Thengiũ.

Iria nĩ ithũkaga naihenya mũno, koguo watua gũkama, wagĩrĩirwo nĩ ũthambie nyondo cia ng'ombe kana mbũri yaku, ũthambie nyondo ciayo, nĩguo iria rĩaku rĩtigakorwo na gĩko rĩthũke, na harĩa ũrekĩra iria rĩaku, hagĩrĩirwo nĩ gũkorwo he hatheru, na hakaniario nĩguo iria rĩaku rĩtigatukane na gĩko, na warĩkia gũkama nĩwagĩrĩirwo ũkunĩke iria rĩaku rĩtikaingĩrwo nĩ gĩko rĩthũke, na wahota no ũrĩtherũkie warĩkia gũkama, nĩguo rĩtigathũke naihenya.

Nĩndĩ ndagũra nguo na thimũ, thutha wa thikũ ithatũ ngĩrwo ngĩre nĩ yakinya. Ngĩgĩra nguo yakwa, ngĩinũka nayo mũciĩ, kũmĩhingũrĩra mũciĩ ngĩkora nguo ĩyo nĩ nene ti ĩrĩa ndaugĩte ndeherwo, ngĩgeria kũmahũrĩra thimũ nĩguo ndĩmere, ndiamanyitire na thimũ, ngĩtigana na ũhoro ũcio. Hĩndĩ ĩngĩ naguo ngĩgũra ikombe cia kaurũ thimũinĩ, ikombe icio ciakinya ndathire ngĩtumũrĩra hau ndukainĩ yao, ngĩkora imwe nĩ njatũku, ngiuga ndigũcikua macokie makandehera ingĩ njega, ciacokio maninire mweri mũgima matarĩ mandehera ciakwa, ngiuga kuuma hĩndĩ ĩyo niĩ kũgũra indo na thimũ ndigũcokera.

Ũhoro mwendia? Nyuma harĩa ndona kĩratũ gĩkĩ ngĩangenia nĩkĩa mbeca cigana? Magana matandatũ kaĩ kĩagĩa goro mũno atĩa? Nyenderia magana matatũ, matatũ gĩtingĩhoteka ngĩgũraga gĩkomba na magana merĩ ndarora ndona hena tigiti waku wa kũgĩra kĩnyenderie magana matatũ ma mĩrongo ĩtano. Gĩtingĩhoteka ĩ mana matandatũ nĩ goro mũno nĩwona nĩndanjia kwambatĩra nawe ikũrũka, ikũrũka hanini matatũ ma mĩrongo ĩtano. Matano aca. ĩ magana mana kĩnyenderie magana mana, haya kee thengiũ.

Mũgũri, ũmũthĩ raini cĩa Airtel tũrendia na thogora mũbacirĩre, tũtirendia igana ũrĩa mũmenyerete, tũrendia mĩrongo ĩtano, ngwenderie? Atĩ mĩrongo ĩtano nĩ goro mũgũri? Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũmwendagĩria ciringi igana rĩmwe na nĩ mũgũraga. Ngũkũenderia ciringi mĩrongo ĩtano, na ngwĩkĩrĩre kandi ya kĩbaũ. Ũguo ĩ ndiakũrora wega? Na nĩ ngũgwĩkĩrĩra thimũ-inĩ yake raini ĩyo nĩguo nyone nĩ yaingĩra wega na ngwĩkĩrĩre kandi nyone nĩ ĩraruta wĩra wega.

Ũhoro waku? Ndĩrenda ũnyenderie raini ya thimũ, wĩnacio? Thimũ yakwa nĩ ĩraiyirwo hwaĩ ndiũe kana ĩragũire ngari-inĩ. Ndĩrenda ũnjokerie o raini ĩyo ndĩrarĩ nayo nĩyo ĩno, kĩbandĩ? ĩĩ kĩbandĩ ndĩnakio nĩkĩo gĩkĩ. Na no ũnjokerie namba iria cirarĩ raini-inĩ ĩyo? Na thogora ũngĩ igũrũ, wa mbeca cigana? Igana? nĩguo ciũke magana merĩ, citingĩũka igana rĩmwe? hoo gũcokia namba ĩkũria mathaa? kĩnjokerie nĩngũrĩha magana mau merĩ. Ngũtigĩre wĩkĩrage namba njoke njoke kana nĩũkũrĩkia na ihenya? Njeterere? Haya njĩkĩrĩra, thengiũ mahinda mega.

Hingo ciothe mũndũ angĩkorwo nĩ arakũnengera mbeca, na kaingĩ cikorwo nĩ mbeca nyingĩ, agĩrĩirwo atare ũkĩonaga, na arĩkia akũnengere ũtare akionaga ndagakorwo nĩ akũhĩngĩcithanĩtie mathabu, na akorwo mathabu manyu matiratwarana, acokere rĩngĩ acoke akũnengere ucokere nginya mũiguanĩre nĩ cigana, tondũ wathiĩ nacio mũtatarĩte hamwe ũcoke ũkore ti nginyu ũrĩa cikwagĩrĩirwo ũmwĩre ahota kuona ta ũrageria kũmũiyĩra.